Gima bire pacha en ma chenro mar ik mar mbunge ma kasipul Ong'ondo Were dhi nyime

Gima dhi nyime kae en ni mae puodho to jal manie puodho ni ridho oduma

Koth ochwe ma pii oula omuomo koro jii muomo pigni ka jii manyo kar resruok

Mae lendo ne jii te manigi ohala kata ma pango yawo ohala ni ginyalo register nying mar ohala ma gin godo kata ma gipango yawo ka gin mana gi simbe gi.

Mae picha mar yiende maembe. Onyalo bedo maembe mar dodo kata maembe mar nyaluo. To e picha ni waneno ka maembe, yiend maembe gi temo mondo ool.

E picha ni waneno nyithind skul manyiri matemo puonjore koluwo yor kompiuta. Komputa tinde miyo somo bedo mayot e skunde mang'eny

E picha ni waneno ka en picha mar goyo kura ber ma ji yudo kuom timo tijni en achiel iyudo jatelo ma un emuyiero .Ariyo ng'ama sirikal oyiedho mar konyi chenro mar goyo kura no ichulo.

Gima timore mbele kae en ni mae jii nie ii kanisa kendo chenro moro dhi mbele ei kanisa. Kae aneno mbunge ma Embakasi East kod Homabay women representative Ben Suda.

Mae nyamburko mar obila kendo aneno obila moko kobede iye chalo ni gidhiye tich moro kumoro

Gima bire pacha kaneno tijni en ni rawere moko chal ni ni e seminar moro puonjore gigo mopogore opogore

Gima bire pacha kaneno picha ni en ni nitiere piem moro mar ng'wech madhi nyime

Gima bire pacha en ni seminar moro mar puonjo jii ewi yedhe mamero jii ne dhi mbele to bang' seminar no ne gigoyo picha ema waneno kae

Picha ni oting'o jombetre mag piny kenya gi Amerka achiel kuom gi en Meg Witman

mae en chanjo kendo ogengo kute kuom landruok ei kind anyuola kendo aluora